Kata eng'eno naipirta amu ore naa ena naa emukunda negirai abukoki enkare aitumia ee pipe aa taa ore ene wueji kaimanisha metii enkare ashu meshaa enkata neeku metum Kuna tokitin enkare naitubulu metabaiki najii kiwango ashu ewueji netaa kenyai kulo nyanya neeku kataa eng'eno naipirta ena kipirta amu ore naaji teniun irnyenya tewueji nemetii enkare naa ore enedukuya naa eng'as airem enaduo kop pii pik eladuo nyanya neeku ekimpotu ake enkare enaake amu metii enkare enaduo kop neeku ore naaji tenkop nayieu nejia naa epik naaji enkare matejo oltanki niudoki Kuna paipii metaa ninche naata enkare neeku ore pee empirare enetii ornyanyai niud empipe naa kataa sii eng'eno naipirta amu aitumia mpaipi

Ore entoki nagira aasa tenewueji enkeju enker ena natijing'a emuoyian naje neaku enaduo moyian nainosita engeju enker metaa ainyalaki enaker maisha Niaku ore entoki naidim atolimu naa kaidim naai ainguraki enaker ilkiek nintibu nintuku pee eshukunye naa enaker ashukunye maisha enye sidai naa iindim ainyangu ilkiek kulingana enaa emuoyian naata pee ishiu enakidonda ashu emuoyian naata Ore sii enkai naa iindim nai ayau enkare tenimiata enkidimata nintuku todabuni amu tenaa olchafu naa tenitayu enaduo are nimitoki ainyal ena ker ena keju Niake keishiu enkeju niaku enetipat oleng amu keendelea

Ore entoki nagira aasa teneweji naa entasat nanapita enkerai enye, aata etudumua irkifagioni lenyenak ashu laraoni nitobir toonkaek enyenak ,neeku otre entoki nagira aasa kegira alo ainguraki sokoni ashu enemirie naduo tokiting enyenak. Neeku etudumua ena tasat ,nenap enkerai enye amu elelek meeta oltungani oinguiki, nepik enkoriong nedumuni irkifangioni lenyenak ashu oreta ,nepik elukunya anap eloito ainguraki sokoni. Neeku ore enagira aasa ,keloito aingoru enemiraki laduo tokiting lenyenak amu enkoitoi natumie siininye ropiyiani ashu entoki nayieu temaisha,.Neeku ore pee elo amir naduo tokiting enyenak ,elelek etum iropiyiani, elelek eibelekenyakini ooitoki ,netum doi endaa nanya onkera enyenak. Nitoki sii atum nkilani naishop ,amu tenemir naduo tokiting naa kidim ataasie nena ropiyiani entoki pookin nayieu. Neeku ore enatasat, kenyokita olengkeloito amir ntokiting enyenak pee etum siininye entoki nayieu temaisha.

Ore ena bae naa enkitubulunoto ornyanya nepiki naaji matejo nkujit ,tenidip atuuno laduo nyanya linonok tenebulu penyo, nipik nkujit metaa tinibukoki enkare, nimitoki enkolong amit enaduo are etum laduo nyanya .Neeku ore paa enetipat ena bae ,ore pee ipik nkujit aitaman laduo nyanya linonok, nemitoki enkijepe ashu enkolong aya enaduo are tenesha enkiti shan ashu tenibukoki, mitoki atumoki aawa enaduo are pee etumoki laduo nyanya atubulu aitobiraki. Neeku ore laduo nyanya ,ketum enkare naitosha, netum sii enkolong, nemitoki ina olong apejoki enaduo are nagira kulo nyanya aok pee ebulu. Neeku ore entoki emaana teneweji naa ore kulo nayanya pee etum enkiti are ashu esapuk ,naa ketumoki aitumiyia inaare, pee mitoki enkolong aingatie enaduo are eitu eitumiyia laduo nyanya pee ebulu. Ore sii Kuna keek, ore pee ebulu ele nyanyai neshep ena shani, naa keisho aitobiraki nimitoki ainyala laduo nyanya.

Ore enaikoni pee aisum oltungani pee eyiolou ena siai ,aa taa eunore inkaitubulu naanyae ,naa indim naaji nisum oltunganiaitoduaki enikoni teneuni naduo tokiting, nintoduaki akitalamata naji eninko tenintalam naduo tokiting teniun, nintoduaki sii enguton nindim atipika naduo kaitubului matejo matejo lanterera tinipik atua enkop, aa taa lasima pee eeta kiwanko naje nturoto oongumot ,naa tena sii kuna anterera kutitik, naa ingas aitubulu tenasary eitu iya alo aun teweji naaji neishaaakino. Neeku ore naaji enaikoni oltungani pee aitoduaki, naa ore naaji embae emaana naa tinirik oladuo tungani nilo aitoduaki ena toki temukunta amu ore pee eliki ,keelewa kake ,keelewa naaji oleng ashu zaidi tenirik alo aitoduaki enatoki enikoni teneuni, nintoduaki enikoni tenepiki naaji irkeek iyieu pee ebulu, nintoduaki enikoni tenikess, amu tenedol nemerikino toltungani naaji oota enkure enasiai naasie.

Ore entoki nalotu damunot tenadol ena. ore taa ena naa kitodolu ajo ewueji nemirieki enkurma, ashu ewueji nemirieki daikin. naa kitodolu ajo ore ilamirak naa .Nas ilaunok ledsa, nemelai ewueji nemiraki. tenkaraki ore Kuna, kampunini. naa kegira ninche aang'amu Nena daikin nituuno. nepuo aibelekeny. neisudoo. metaa ore ilainyangak nemelau entoki nainyiangu. neekh ore ena kimaanisha ore pee iunisho naaji matejo, nimilau ewueji nimiraki inaduoo tokitin inonok. nimilau sii ilainyangak. lenaduoo daa niyieu. neekh ore ene tipat tene wueji. naa ena naa itum ewueji nimiraki. naa keeta sii ilainyangak. nepuo ilainyangak, aitoki aamiraki kulie tunganak. nepuoi aibelekeny ena daa metaa, kisudori aitobiraki pee melau iltunganak entoki baadae. neeku ore entoki etipat oleng melau iltunganak entoki nanya. nemelau sii entoki nainyiangu toolchampai ashu enkata nemeinishoi.

Ore ena siai emurua natii naa kegira aitobirari tengaraki ore ena na teknolojia ng'ejuk nanyakua naa kitobirari oleng amu ore tenakata teniminyia entoki pookin nemelazima nai piilo endarasa mikisumi mee lasima piingoru olamwalimui likintodol intokiting ore eningo naa bara akeyie metaa iyata bundles o internet niidim atijinga openy amu isir ake entoki niyieu nijing ina mutandao ningoru entoki pooki niyieu amu idol eneikuni teintumiai teniaasi enaduo baye niyieu nias niaku enetipat oleng amu kegira aitobirari tengaraki naa mukure aa lasima piingoru olamwalimui Ore ake piiyiolo aitumia emashini niyata iyiolo atininga mutandao niata

Wore entoki nalotu indamunot aiinei tenadol ena, naa wore ena naa olaunoni, okira aipanga intokitin enyanak, pee etumoki atuuno, peebulu tenkoitoi naishiakino, nemeponu inaduo tokitin aibunga, naa kebulu sii aitobiraki, naa keisho aitobiraki nitum intapuka inonok enaa enaishiakino. Neeku wore ena, kekira aitumia enkampa arashu orgosoi aipim kiwango naje naishaa nitalami inaduo kaitubulu inonok, pee itumoki atuuno, pee etumoki aatubulu, nemeorro enkare tenetii, nemeorro intokitin pookin naitaji pee ebulu. Naa kebulu inaduo kaitubulu inonok aitobiraki, nebaki kiwango niyieu, naa wore peebaki erishata naaisho inaduo kaitubulu naa keisho aitobiraki. Nikiaka olokoisoiyo sidai. Neeku wore enaunore, kekira aitodolu ajo wore ele aunoni, nisumiya ena siai, pee eaku iyiolo kiwango enkitalamata oonaduo masaa, pee etumoki aatubulu aitobiraki, nimikiaki shida ashu pee eisho aitobiraki

Ee kadamu enkolong naitaasa ena siai ,naa ore sababu enasiai naa ore ena naa eunoto inkaitubulu oompuka. Ore sababu natasie eunoto ompuka, naa ore mpuka naa enkicha faida ashu olerinyore sapuk, tenkaraki ore pee iun nitum naduo puka teleleki, nimintoki aitumiyia ropiyiani alo ainyangu teboo ,neeku ore esaa pookin niyieu ashu niitaji naduo puka, naa indim atabaikia naduo puka. Ore sii enkae, naa indim atimira naduo puka inonok taa aitayu tolchampa nimir aa ketii lainyangak oponu ainyangu etii olchampa, nitaiki ate neya nimpimoki torkiloi. Netii sii irkulie laa yie loitaiki ,niyaki tosokoni nilo amiraki. Ore pee imirta naduo puka inonok naa netipata oleng amu itum iropiyiani, naa ore ropiyiani naa nemaana oleng amu ore entoki pookin niyieu temaisha naa indim atasie naduo ropiyiani inonok ninoto tonaduo puka inonok nituuno. Neeku nemaana oleng Kuna puka amu ore pee aun, naa kaisho endaa naitoki sii aisho ropiyiani naasie enkae siai.

Ore ena naa eunoto oolnyanya naa sapuk oleng tenkop natii amu ore lnyanya tenkop natii naa kebulu taa amu kenyor niaku kebulu oleng amu indim oltungani niyau ilkunuyiani nipik osunyai ashu inkulukuo naishaakino piitubulu nktaitubulu naa tunipik oladuo puya nibooki iladuo nyanya enkare ashu ntokiting naayieu nibooyo enkare peemewok enkolong' enkare alang enawokito inaduo tapuka inono neeku enemaana oleng tenintumia ikunuyiani amu mintoki aaya enkare sapuk nimitoki sii aaya ewuei sapuk nai niunie kake ebulu anaa eniyieu nai nebulu nena kaitibulu inonok

oree ena naa ebukokinoto oontubulu olchani naa oree teniyou nibukoki nkaitubulu olchani oree tiniyou nibukoki nkaitubulu olchani naa lazima pee itum eng'eno najee nabukokinye naduo nkaitubulu olchani tenkare naa lazima nimpin kiwango olchani lidim atububukoki nkaitubulu nai nidim aiutushulaki enkare kiwango naje neaku lazima neeta oltung'ani ujuzi amuu tinilo aitushulaki kiti olchani sabuk nepej naduo kaitubulu inonok oree sii tinipik enkare sapuk wolchani kiti neemeta faida ashuu enaiko naduo kaitubulu inono. Neaku oree ening'o lazima neeta oltung'ani eng'eno naje peitushul naduo aare wolchani petumoki atubukoki inkaitubulu inono. Oree sii enkai naa lazima pee iyiolo esaa nibukoki naduo aitubulu olchani amuu oree tinibukoki ton aa kutiti naleng na elelek epej laduo shani neaku lazima nebaki kiwango naje pitumoki atubukoki peeme pej laduo shani inkaitubulu enyenak anaa amitiki nkaitubulu enyenak ebulu.

Ore ena naa eunoto enkano. ore enkano naa enetipat oleng temaisha oltungani. amu ore pee iun enaduoo ano ino naa keeta faida oleng. ore engeno naata naipirta ena bae naa ore enkano mme Kila ewueji neunieki enaduoo kano ino. keetae iwuejitin nkaitubulu enkano aitobiraki, neetae sii nkuapi nimirubulu. neeku ore ene dukuya, lasima pee ingas aingura enkop ino tenaa kenai support tenaa kenainyoraa metuunieki enaduoo ano. nebulu enaduoo ano. nitum, olekosiayio sidai. ore sii enkae .ore eunoto enye naa ekepaashari. amu kebukokini inaduoo anterara lenyenak enkop. nikenori naa mashini I naun amu kegol tenkaina oltungani. neeku ore eng'eno naata ore ena naa emashini, naun Nas emashini sii. naotoki aikesu. pee itumoki anoto enaduoo ano ino atimira. nintumia Aiko eninko ashu, ainosa neeku ore iena eunoto enye naa ekepaashari alang' eunoto ok nkulie, aitubulu pookin. taa tenkaraki ore lanterera lenye naa kikututik neeku, naa kisapuk sii ilchampa liunie. neeku

Ore entoki nagira aasa tenewueji naa ore ele amu olaunoni kegira alo ilanterera lenyena eton etu eun amu ore duo naaji matejo ilanterera eeta enkare ashu eshalishali naa kepuo ainyiala tenkop badala nabulu anaa duo enegira aitarajia kake ore pee ilo iladuo anterera linono netoyu aitobiraki netoyu eh idia kiyio natii atua eh ore pee ipik atua enkop naaji matejo enkata niu nintubulu iladuo anterera naa kebulu pookin nemiki nemikiyaki asara neku ore eneyasita ele aunoni kegira aitoi iladuo anterera lenyenak nepik enkolong metoosho enkolong naaji nintoi nimitiki enchan nimitiki enkare metijing'a metaa ore enkata kenya nilo apik atua enkop naa ore pee ipik nebulu nimikintoki ayaki asara neku ore enaasita ele aunoni kepikita ilanterera lenyena metoosho enkolong nemitiki enkare nemitiki metashaiki nepik ewuei naaji matejo nemesieki atumie enkijiape pee etoi iladuo anterera aitobiraki metaa ore piilo aun iladuo anterera linonok nebulu nemeetae ilopuo aany ebulu tenkop.

Ore kuna nkitunkuuni naa ore eninko pee itum ena baye ashuu kuna kitunkuuni peeitumoki aitumiya naa idumu ilanterera pee eosh enkolong nintoki adumu nipik ewueji mwtubulu ore pebulu aaku sapuk niya ewueji nepuo abulunyie aitobiraki neeku ore iladuoa enterera linonok nipik irkiek ooje nipik enkare tenimiata enkare naitosha nibukoki enkare iladuo antarera linonok nipik enaduo aare tenaa enkop natoyio nemetii enkare peetumoki anoto iladuo anterera linonok nitumoki aikesu naa ina peetumi ena baye aikonchi teniata oltung'ani enyuata naje nigolie enaaduo mali inonok metubulu pee ebaiki kiwango naaji nilo aikesu nimir atum olekoisiayio litaasa neeku enamaana ena baye naa ina aata tena saa

Maata sababu nemanyorie ena bae, ataa amu kitutik naaji sababuni nemanyorie, ore naaji entoki niminyorie, oltungani naa eunoto ake ekuna kaitubulu amu keya erishata, naa keya sii iropiyiani, naa kitanaurisho sii. kake ore sababu naaji sidai oleng nanyorie ena bae naa, ore peun inaduoo aitubulu inonok. tenituuno ninye matejo, ewaoat nkuti ropiyiani, naa ekishukoki iropiyiani kumok alang' inintumia duo aun nkaitubulu inonok. ore sii enkae ore pee iun inaduoo kaitubulu inonok. naa itum edaa teleleki nimintoki aaku ilo ainyiangu inaduoo daikin tooltunganak otuuno. neeku ore ebae etipat, itum edaa nitum sii iropiyiani naaji niyasie kulie siatin, nitum iropiyiani, ninyiang'unye kulie daikin naaji nimidim atuuno. neeku , nimintoki anyamalu oltungani, nitum sii ropiyiani nisumie nkera inonok. nitum sii iropiyiani naaji matejo nishetishore. ntum iropiyiani naaji niyasie maendeleo naaji niyieu teleleki.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai ore kuna naaa pre intokitin kumok tene naa enkere oormatunta neeku ore entoki nadamu tenadol ena naa olerinyore sapuk amu ketii ake embaye enkiremore ashua tenipik entuata ino pookin nitum

Ore entoki nadolita tene naa nadolita irkiek oopasha aataa. Irkiek opiki inkaitubulu peemitiki inguesin enya inkaitubulu nemitiki sii einyial inaduo aitubulu inonok teneidim aatoishiio ore sii enkae toki nadolita oltoo ashuu ooshokinyie inaduo aitubulu inonok olchani peebulu inkaitubulu inonok enaa enaishiakino adolita irnyanya ootunoki tenkaraki iladuo kiek ootunoki nemetikini enta ingueain peebulu aitobiraki adolita sii inkiek naamisappota iladuo nyanya peemeibung enkop peemeinyial enkare amu teneigusa irnyanya enkop naa keibung enkare neeku nena tokitin adolita tena pisha

Ore entoki nagira aasa tene wueji naa ilaunok loo nkarati. loogira, aikesu nkarati enye. pee eya aapuo aanya. neya sii aapuo aamir. neeku ore ene wueji enkisampuare etiiki egirae aikesu nkarati natuunoki. apa aa kutitik. etubulutua tenakata etabaikitia, kiwango ashue ewueji netara kifaa nedotuni ashu nekesuni peepuoi aanya. ashu pee epuoi aamir. neeku ore entoki nagira aasa tene, kegirae aadotu, negirae sii aitobiraki nkulie metaa, keeta nafasi ashu ewueji nebulunye. neeku kegirae aadotu nkarati naatii katikati ashu aitamilam. pee etumokini ainosa Kuna naataduoto. ore kuda naatunguayioki netumoki aatubulu meeta entoki nagira amitiki, agor ashu ,nagira amitiki etum enkare. nemitiki, etum ntokitin naayieu pee .neeku kegirae aipanga ashu, aitobir pee ebulu esidai. pee etumokini aatipik. pee etum osokoni ewueji nemirakini netum sii atimir aa sidan.

Ore entoki naagira aasa tene naa irmuran aa ore taa irmuran naa iltung'anak ootabaikitia kiwango naje ashuu erisioto naje egira kulo koran aipid egira ninche aaas intikitin naitiship ninche neeku egira aipid egiraa irkulie aing'or obo meipido amu keipidu pookin kake kegira aishindana aing'uraa olipid alang olikae neeku ore kulo keji irmuran egira aipid egira aing'oru kegira ninche aashipakino ena baye ataa ena kipidoto amu ore pee eeku iltung'anak irmura ore pee epuo aatumo nees intokitin naitiship nees intokitin naayau metaa nabo naa ore kulo tung'anak te nkolongi edukuya naa kepuonu aareto nees imbaa sapukin nedol enaa eeta entoki natang'ara temaisha neeku ore kulo tung'anak egira aashipakino enakipidoto naa neesakino imbaa sapukin oleng naa kedamu kulo tung'anak temaisha enye pooki neeku egira aashipakino

Ore paa ene tipat ena bae temurua natii, naa ore ena bae naa ebae emaana oleng, amu ore ena naa enkaji, esoit. naa ore ena aji naa ene maana amu meururori, amu ore temurua natii, naa ore nkajijik naamanyae naa nkajijik, naashetunyeki nkeek. naa ore nkeek Kenya oriri nenya sii, enkop. naa ore pee enya inaduoo keek enkop, naa kidim enaduoo aji atuurori. ore sii enkae ore nkajijik natiiki ilpuyayi itumiae, naa ore peesha. kelelek eo enaduoo aji nejing enkare enkaji. nemitiki iltunganak ekesisho. kemitiki naaji inok enkima. nemitiki eseriani tenaduoo wueji negira aatonie, kake ore pee iyata enkaji naijo ena, amu enkaji emaisha ena enkaji emaana naa meurori enaduoo aji ,nemesha, yani mejingu enkare atua aji tenesha. neeku ore entoki emaana tenaaji oleng. naa ene maana amu meururori, nemejingu enkare, nemeeta sii meeta sii enamya nkukunik ashu enaanya oriri nkeek metuurori enaduoo aji Eton aa keshetotae. nemeeta sii enintoki oltungani ashet altaisere enkae aji tenkaraki eji metuurori ena shu.

Ore entoki nalotu damunot tenadol ena naa ore ene dukuya, naa ore ena naa oltungani ogira aipim ashu aingura nkilani naajing'.naaji oogirae ashetaki nkilani naje. neeku ore ena naa ilikipimeita lenyenak naitodolu eneba. orgoo. naitodolu eneba enkoshoke. naitodolu eneba, nkejek. pee eripakini nkilani naitosha. elelek naaji eeta ele tungani osirua oje ogira, aaipanga. neeku ninye egira aipanga pee ishop Kuna Kilani naagirae aaripaki. neeku ore entoki nalotu damunot tenadol ena, naa oltungani ogira aipanka metiripakini nkilani, naaje. naa ene maana oleng ena siai amu ore ilaasak lena siai naa keyaki iropiyiani. neyaki sii ntokitin akeyie napaasha. amu tenitum, lelo tungana likipuonu aaripie nkilani naa itum ilchoreta teine naa itum sii nitum sii eyiolounoto eripata oo Kuna Kilani teneeku itipita nkilani anaake. neeku ore ena naa ebae etipat oleng. amj itum iltunganak liyiolo. nitum iropiyiani. nitum ilchoreta, tenkaraki ena siai eripare oo nkilani.

ore entoki nalotu idamunot tenadol ena naa ore eneweji naa eweji nemirishoreki, ketii ilanyiang'ak netii ilamirak, negira iltung'anak ata maitaji ashu iyieunot etii eda tasat omirta intokitin enyanak etudumua intokitin enyanak tiang' nelotu amir teneweji, ore pee ilotu amir intokitin inonok te sokoni naa ekisaidia amu itum ilainyang'ak kumok, ore sii peeku kutik ilainyang'ak naa kelelek kireo asara neeku ore entoki sidai sidai tene ketii ilanyiang'ak ketii ilamirak loo inaduo tokitin, neeta itokitin napashipaasha netii sii ilanyiang'ak enaduo sokoni, neeku ore entoki nadolta teneweji naa kisidai amu ore kulo amirak naa keeta intokitin naapashipasha, naa kelelek etum iladuo anyiang'ak , ore sii kulo anyiang'ak kelelek etum intokitin naayieu.

Ore entoki nalotu damunot ainei, tenadol ena siai, naa ore ena naa osirua, naa kesidai osirua oleng te maisha oltungani. amu ore osirua naa keyau iltunganak tenebo. neyau sii iltunganak, metayiolounoto. neyau sii iltunganak menotito ilchoreta. neeku ore osirua naa entoki etipat oleng te maisha oltungani. amh keshipakinoi neyau iltunganak metayiolounoto. neyua iltunganak menotito ilchoreta. neeku ene maana oleng te maisha oltungani. ore sii enkae idim anoto, idaikin naapashipaasha taladuoo sirua neeku, ore entoki ninyia toladuoo sirua Nas entoki ninyor, tenkaraki taa itum entoki pookin niyieu oltungani. amu ore entoki pookin niyieu naa ketii oladuoo sirua. neeku ore entoki sidai aisulu nashipakino tosiria, Nas ena naa itum oltungani entoki niyieu. itum ena toki nanyor oltau itum iltunganak linyor. nikishipa oltau nikishipa. neshipa sii ninche Ile latia. neshipa sii ninche lelo tunganak. linotore. neshipa lelo alashera linonok, amu ore osirua nas keyau iltunganak oopashipaasha tenebo. nitum sii ilchoreta ngejuko. nintoki ajo anoto ilchoreta ashu olchore tosiria loje. neekh ore ele sirua keyau iltunganak tenabo. naa Kiko sii iltunganak metonyorataa.

Ore piiyieu oltung'ani enkipande naa ore enkipande naa enemaana tenkishuo oltung'ani amu meekure eetai kulie masaa najing'ieki ore enkipande naa enemaana oleng amu ore enaaduo kipande naa ninye ijing'ie iweitin pookin aataa miata enijing miata enaduo kipande ore ena kipande naa ninye indainyie olaini ninye iyasie entemata tenaa ninye iyata naa ninye ingo'orunyie irkasin naa ninye ijing'ie nikimpotunyieki enkipande naaa lazima piata enkipande ning'orunyie passport naa ninye nikintodolu ajo ira enenkop naje na inakata eitadoyio empurorore neitadoyio sii kulie tokiti torok meeta enkipande neeku lasima piata enkipande piitumoki ataasa intokitin pookin tenelata tena maisha

Ore Kuna naa nkera esukuul pookin naisumaki, neriki meshomoito aadol Kuna tokitin te ground neeku ore tenakata Kuna kera naa kegira aisuma. ore ena siai e digital naa ninye nagira ayau ena siai pookin. amu ore Kuna kera .kegira aisomeaki mashinini. metaa keyiolo eniko, tenees intokitin too mashinini. alang tenees too nkaik enye. neeku ore tenakata ena siai e digital ninye nagira ayau ena siai pookin. metaa kegira nkera aayau, kegirae aisum nkera eneiko teneitumia inaduoo mashinini. peesie siatin alang' enees too nkaik enye. neeku ore ena siai e digital naa ene maana oleng. amu ore tenakata enkerai kidim ataasa esiai te wueji netii. naa nedoli oltungani olakua otii ewueji nelakua. neeku ore ena siai e digital kegira ayau metaa, kebaikino iltunganak. ketumoki iltunganak airoro olakua. netumoki iltunganak ataas ebae nabo. naaji ata tenemetii ewueji nebo. neesita esiai nabo nayau ninche tenebo. neeku kisidai ena siai e digital oleng kegira ayau nkibelekenyat. napashipaasha. metaa kegira iltunganak aatum engeno. negira sii aas esiai ata etii wuejitin nepashipaasha.